Andũ rĩrĩa manyitanĩra gwĩka ũndũ maũndũ marĩa mabanga ni mahũthaga ũgakora okorwo andũ ta rĩngĩ matuanĩra o Kiumia marutage ngiri ĩmwe makanengera mũndũ ũmwe mbeca cii ciothe, na hena andũ ta mĩrongo ĩtano, mũndũ ũcio ũkũamũkĩra mbeca icio, nĩ ekũhota nginya kũgũra okorwo nĩ mori kana ng'ombe kana anjie biacara ĩrĩa ĩngĩmũteithia thutha-inĩ, gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa eka ũndũ ũcio e nyike. Rĩu andũ manyitanĩra ũguo magathiĩ moyanĩte na mateithĩkĩte marĩ othe.

Thitima nĩcirehaga mwaki mĩciĩ-inĩ itũ rĩrĩa andũ mahutithania waya icio igĩrĩ iria ciĩna mwaki, ũguo cigakorwo na mwaki cikarehe mwaki. Ningĩ nĩũkoraga ta kwĩna harĩa mũndũ arahũthĩrĩra thitima nĩharaura kana hena maĩ marathiĩ ũgakora rĩrĩa thitima cianyitana na maĩ cikarehe mwaki nyũmba-inĩ. Na ningĩ, ta rĩngĩ angĩkorwo thitima gwekĩrirwo ũru, ũgakora ona kwĩna kwĩna kũndũ kwĩna kana waya icio cia thitima citahumbĩrĩtwo, ũguo wahutia thitima icio na kĩndũ no cirehe mwaki na cirehe ũgwati.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩna slasher na kĩrĩa areka nĩkweheria ndĩrona tarĩ kwenda arenda kweheria thuna cia mũtĩ ũrĩa ũmerete thutha wa gũtemwo kana ũkaruta twana thutha wa gũtemwo, rĩu arenda kweheria thuna icio tondũ ta rĩngĩ ndaracienda kana ta rĩngĩ ti njega, rĩu nĩkĩo oyete arenda gũcitemanga kana gũcithũkangia nĩgetha mũtĩ ũcio ũme.

Maũndũ marĩa niĩ ndĩciragia rĩrĩa ndĩratua matua, rĩrĩa ndĩratua matua kana nĩngũi kana nĩngũiga mbeca thĩiniĩ wa akaunti yakwa nĩ ta rĩrĩa menyaga tondũ, nĩ ta rĩrĩa menyaga maũndũ ma hi na hi nomahanĩke na hĩndĩ ĩyo no ngorwo itarĩ na mbeca rĩu kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga menye nĩngũiga mbeca, na ningĩ ciana ciakwa nĩngenda cithome tondũ maũndũ mangĩ timakũmenyerwo no ũgĩe kana no ũbutwo wĩra ngorwo ona ndiarĩ na mbeca ndaigĩte kuo, rĩu maũndũ ta macio ndarora ngona nĩbataire gũkorwo ngĩigĩra mbeca.

Ceceni ĩrĩa nyendete mũno gũthikĩrĩria nĩ ceceni ya Radio Jambo, tondũ nĩĩkoragwo na mohoro marĩa makinyanĩirie kana ndĩkoragwo na maheni, na amemerekia akwa nĩmathekanagia mũno rĩu tondũ niĩ nĩnyendete gũtheka kana maũndũ marangenia, ngenda ceceni ĩyo mũno tondũ nĩ ĩkoragwo na atangathi ega na mangenagia makĩria.

ĩ niĩ ndĩ ta mũndũ wa mbiacara nĩndigithũkanĩtie akaunti yakwa ya mbiacara na akaunti yakwa ya ũhonokia, kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga njĩke ũgũo nĩ tondũ akaunti ya mbiacara, mũndũ no ũkore nĩndĩrathiĩ hathara rĩrĩa ingĩcitukania no ũkore ona gũtirĩ kĩndũ ndĩreigĩra, kĩrĩa kĩretwo akaunti kĩrĩa njigaga akaunti-inĩ yakwa ya ũhonokia. Rĩu rĩrĩa akaunti yakwa ya mbiacara yathira mbeca ndihutagia kana nĩmenyaga nĩndĩrathiĩ hathara tondũ rĩrĩa ndanji kũhuti mbeca cia akunti yakwa ya ũhonokia, kũu nĩ kuga hathara nĩthiĩte na nĩnjagĩte ũndũ ũngĩ ingĩka rĩu ngamenya njĩra ĩrĩa ingĩhũthĩra nĩgetha ndige gũcihutia.

Maũndũ marĩa njaragia rĩrĩa ndĩrathura bengi ya kũiga mbeca nĩ gĩthomo kĩega tondũ rĩrĩa nda rĩrĩa ndaigĩra okorwo nĩ mwana wakwa gĩthomo mbeca cia gũthoma, nĩmenyaga ona rĩrĩa ndĩho itarĩ ho mwana wakwa no agathoma, ũguo rĩrĩa ndaiga ndigĩra mwana wakwa kana ndaiga mbeca na bengi cigateithia mwana wakwa thutha-inĩ, ũndũ ũcio nĩ njiguaga njiganĩire.

Niĩ njigaga mbeca ciakwa kũhĩtũkĩra Mshwari, harĩa ta rĩngĩ okorwo nĩndatũmĩrwo kana ndarĩhwo mbeca ciakwa iria ndaruta iria ndĩrenda gũtũmĩra, iria ciatigara nĩndĩcikagia Mshwari kũrĩa itangĩruta kana no ndutire okorwo kwĩ hĩndĩ ya mahinda-inĩ ma hi na hi, kũu nĩkuo njigaga mbeca ciakwa, na tondũ maũndũ macio ma hi na hi manahanĩka, mbeca icio nĩcindeithagia makĩria. Rĩu niĩ nĩngenaga mũno rĩrĩa ndĩraiga mbeca ciakwa kũhĩtũkĩra Mshwari.

Rĩrĩa mũndũ arahingũra akaunti ya bengi, nĩabataire gũkorwo akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana na mĩaka ĩyo nĩgetha kuonania nĩwakinyia mĩaka ĩyo ikũmi na ĩnana no mũhaka ũkorwo na gĩbandĩ, gĩbandĩ kĩrĩa gĩtarĩ kĩrutithie. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩũbataire gũkorwo ũhingũrĩte akaunti yaku ya KRA ĩrĩa ĩronania ũrĩa ũrĩrĩhaga magoti. Na, ũndũ ũngĩ no mũhaka ũhũrwo gabica karĩa karonania nĩwe nĩgetha ndũkahenanie.

Akaunti yakwa ya thimũ nĩndĩmĩhũthagĩra rĩrĩa itarĩ kana rĩrĩa ndĩrenda kũgũra kandi ya thimũ, ngaruta mbeca kana ngagũra thĩiniĩ wa akaunti-inĩ na ngaria na thimũ kana ngeka ũndũ ũrĩa ndĩrenda gwĩka naguo na kandi ĩyo. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩndĩhaga okorwo nĩ kĩndũ ndĩragũra nduka-inĩ kana o handũ harĩa ndĩrenda kũgũra kĩndũ, ngagũra na ngarĩha na akaunti, akaunti-inĩ ya thimũ. Ningĩ ũndũ ũngĩ njĩkaga nĩhotaga gũtũma mbeca kuma akaunti-inĩ yakwa ya thimũ nginya akaunti ĩngĩ ya thimũ o hau. Ningĩ no ndũme mbeca kuma akaunti-inĩ ya thimũ kinya ndũmĩre mũndũ ũngĩ okorwo nĩ akaunti-inĩ ya bengi o wega.

Ĩĩ niĩ nĩndĩhokete bengi cia kũrĩa njikaraga na mbeca ciakwa tondũ nĩmenyaga bengi icio nĩcinyitanĩte na thirikari kana he ũrĩa itangĩthiĩ hathara ona tuge bengi icio nĩ cia nĩ cia nĩ ciaiywo kana ciekwo ũndũ ũngĩ, tondũ nĩmenyaga bengi icio nĩcinyitithanĩtio na bengi ingĩ cia ha na hau igũrũ, onokorwo nĩ bengi cia bengi ya bũrũri ya ya thĩ yothe ĩrĩa ĩtagwo World Bank, na ũguo ona tuge bengi yakwa nĩyaiywo kana ĩrĩa njigithĩtie nayo nĩyaiywo, no ĩhote gũcokerio mbeca ciayo nĩ bengĩ ĩyo na ĩtũrĩhe ũguo niĩ ndingĩthiĩ hathara o yothe.